Haha niĩ rĩrĩa ndona ũũ-rĩ, nĩndona haha nĩ atumia marathomithio ũhoro wĩgiĩ ũtheru mũno mũno njĩra-inĩ ciao cia ũciari. Nĩ maũndũ marĩa magĩkoragwo na atumia nĩ ũrĩa twombirwo tondũ o mũico wa mweri-rĩ, nĩmakĩonaga kahinda kao, na haha nĩgũbundithio marabundithio ũrĩa mangĩkĩhota kwĩgitĩra, mahote kwĩmenyerera hingo ĩyo, na ũrĩa mangĩkĩiga ũtheru wao wega. Haha niĩ nĩndĩrona nĩĩ gĩkundi gĩa gĩa NGO gĩtagwo Plan International. Na nĩndĩrona haha atumia nĩmagĩũkĩte magĩbundithio maũndũ merĩ matatũ makĩmenye wega thĩiniĩ wa ũtheru.

Bengi ya KCB rĩ mbeca iria ĩhenaga rĩ no mbeca ici cia Kenya no ĩciheanaga atĩa? Nĩ harĩ mbeca iria ũkoragwo ũigĩte akaũnti-inĩ yaku kana akaũnti ĩrĩa ũhingũrĩte kũria rĩ nĩ harĩ mbeca ĩheanaga ĩgakũigĩra na nĩcio ci tarĩu nĩ harĩ iria ciciaraga na nĩ harĩ iria ũkoragwo wigite akaũnti yaku citaciaraga. Na nĩ harĩ mbeca ingĩ maheanaga ciĩtagwo cia rũni nĩ harĩ ta rũni rwaku wee mwene tuge tarĩu nĩ wandĩkĩtwo nĩ thirikari wĩ mũndũ ũkona we egũtũra andĩkĩtwo na nĩ akaheo ritaya. Na nĩ harĩ mbeca ingĩ maheaga arĩa marathoma icio nĩ ta ngombo cia gĩthomo. Na nĩ harĩ ingĩ tũngiuga na no ũthiĩ ũkĩgũre shares kũrĩa kwao na no megũkũhe mbeca cia shares icio tondũ nĩ cikĩendagio na cikĩendagio ciĩna maciaro.

Niĩ ndona ũũ, ũyũ akĩrĩ dj, haha nĩmenyaga no rũimbo tuu na ndũhio, ngamenya ũyũ nĩ dj. Haha nĩ handũ tũgĩthiaga hwainĩ, thutha wa mawĩra maku kana wikendi, nĩ ũĩ mũndũ nĩakĩnogete mũno, ũthiaga kũinio ũkĩinanagia gũkũ, ĩno nĩ ndumo, ĩ ũkĩhingũre hakiri harĩa irakĩnyitanĩte, dj nake nĩ ũĩ gũthaka rũĩmbo wega. Haha nĩ handũ mũndũ ainũkaga e mũkenu, akĩiguaga wega.

Eldoret-rĩ, ndĩkĩrĩ nagũkũ mũhũro wĩtũ wanagokũ kĩanda wenakũrĩa ũgũo ũmĩte na naĩkũrũ ũthĩtĩe kũrĩa gwĩkaraga kabĩra ya karenjĩnĩ. Mũcĩĩe ũcĩo ũwekanĩe na atĩ nĩ kũrĩ na andũ atengerĩe mũno. Eeh nĩ andũ matengeraga mũno na nĩmacĩndete ĩheo nyĩngo mũno mũno. Na maũmĩte na ĩtora rĩũ nĩrĩo meetanagĩa narĩo. Ungĩona mũndũ ta kipchoge nĩ mũtengerĩ mũno na nĩ mũndũ ngĩtha ũwekaĩnĩ thĩĩ gĩma. Nĩ kũrĩ metagũo Cherĩyot ũkaĩgũa aga ũgĩaretwo atĩa kĩpchoge keĩno, kĩpchoge kĩpchũmba. Maũmĩte mwena ũcĩo na nĩ atengerĩ mũno mũno nĩ andũ marĩ ĩhenya mũno, na nĩ mahete bũrũrĩ wa kenya ĩheo cĩganona tũrĩũ mathĩe kũrĩa ũgũo magĩtengera nĩmonekanaga na makamenyeka.